Ũhoro wa matukũ mũrata? Ngwĩhoka no ũrathiĩ na mbere o wega, ndakũhũrĩra thimũ na gũkũmenyithia ndĩ na igongona rĩ mbere yakwa, na nĩ ngũhoya gũkwĩhoya, ũgakorũo wa kũnyitanĩra na ithuĩ tũgĩkũngũĩra mũthenya ũcio, na nĩ tũgakena mũno gũkuona kũu. Thengio mũno na ũgĩe na mahinda mega.